Marĩa ngereire ngĩhũthĩra kĩndũ kĩu, ũreri wa ngũkũ wĩna ũhũthĩri mũingĩ mũno wa mbia, tondũ ngũkũ nĩ irarĩa irio na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno.

Ũndũ ũyũ andũ a Maathai-inĩ nĩ mawendete mũno, kũrera indo ta mbũri kana ng'ombe tondũ indo ici ona ũkĩendia nĩ iheaga mũndũ mbia njega mũno.

Haha kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩ mũciari anyitĩte ciana ciake cierĩ nĩkĩo aroneka e mũkenu ũguo kũringana na wendo wa ciana na mũciari

Ũcio nĩ mũthemba wa kamera, no na nayo nĩwe ũmĩonagia kũrĩa ĩgũthiĩ na ĩgeraga rĩera-inĩ igũrũ.